Gimatomre kae en ni koth osebedo kaachwe mang'eny kendo king'iyo kor polo ineno ka polo rateng, koth oliero, koth biro gengo chalo koth madachwe. Kasto king'iyo yiende moti kae, ineno ka it gi ralum manyiso ni gisebedo ka giyudo pi maber kendo koth gogi e yorno maber. Kendo koth mosebedo kachweni omiyo oula ma biwore oketho ndara. Kendo ineno ka apaya ni rach kabisa omukore omukore iyudo ka lowo oyuer kawuok e barabara okelgi e bathe koni. King'iyo kama yiendegi be otie be ineno ka chal ka gima lowo osechako sonyore. Lowo osonyore osonyore osonyore manyiso ni koth mosebedo kachwe kaeni osekelo midhiero mang'eny, kapogore gi ber mosekelo kae,e gweng' kae, iyudo ka kendo midhiero bende osekel. Ineno ka oketho ndara, apaya ni rach kabisa.

Kembe mag sacco osekonyo dongruok mar ohelni ka okalo kuom gero ne gi chiro iyudo ka jo ohala matindo oger ne gi chiro kama gi nya yudo kaka gi nyalo uso, ji biro to ng'iepo ka okalo kuomgi kendo ka isiro gi gigo machalo kaka ema ,kombe, lewni mi rwako amno apron, ma ngato ka obiro to oneno ni ma en ja ohala. Koro iyudo ka osekoyo jo ohala go mangeny . Yo machielo en kuom miyo gi ola , jo ohala mang'eny oseyudo ola ka okalo e kembe mag sacco, imiyi ola kaluore gi kwan mi idwaro to uketo winjruok ,ti ichwoyo kogno ma ko ocopo chieng mi idwoke, ti ikawo ola to idwoko ti iyudo ka kwan ola mi imiyi bende medre to mondo mi ng'ato kaw ola no nyaka ibed ni indokori kaka ja ohala, nyaka ibed ja kenya kae ki ikaewe kenya tio nyaka ibed jakenya to nyaka bed ni ikalo ja higni apar ga aboro kendo ohala mi itimo to be nyaka gi bi ma gi ne ni ohala ni ki itimo e miso dwe to pesa gi no biro dwogo ma ok gi yudo lal mori amora.

Jogo ma ni kod ng'ol kaka muofni ,yudo ga matek mar ka gi dwa donjo e mbui mag piny owacho kaluore ni msinde ma itiyo godo ndiko ma ondiki, gik moko ma iketo e mbui kanyo gimoro amora matimore e mbui nyaka ine, iyudo ni owinjo ee lakini neno ok onyal neno. Koro iyudo ka bedo matek iwinjo to ikia seche mko idaro ni idi gi moro gi ma idhi diyo no ikia nikech ok inene.to nikech iyudo ka sikunde nitie gi masinde ma ki idiyo ti iwinjo ni ma en lettter ma adwaro ni adi kamae to no ma itgi nok bende yudo chandruok kaluore ni oneno to ok onyal winjo ka iyudo ni fwambo bende jofwamba ma tiyo koda lwet gi e loko weche ne jogo ma it gi nok iyudo ka gi tin koro mondo iyud ng'ama dwa loko ne gi no bende koro bedo matek to mondo mi gi yud konyruok en ma ni ji koro nywak lwedo mondo one ni shida ma gi kadhe en shida mar ji te mondo gin be kinde ma iloso mabui mar jogo ma ngima gin be nyaka mbui mar gi losi e yo makari.

Gima timore kae en ni mae en od fwambo kendo mae e studiyo kami dendo ni studio. Studiyo e kama jogo matimo program mopogopre opogore bede kendo kae be ema weche ma oselosi manyien moikore matuch ka kod kacha. Koselosgi maber tikawogi ikelogi e studiyo kae. Studiyo kae ema lendo gidhi dhi e mbele ka iterogi e yamo to kamilosogie opogore. I studiyo ka aneno ka wantie gi gik mopogore opogore. Wantiere gi gimidendo gi dho ngere ni keyboard mano moting'o ndiko mopogore opogore midiyo, wantiere gi headphone. Headphone en mirwako e wich sama isomo abari kata weche manyien kata samitimo program. Kae be wantiere gi masinde mopogore opogore. Masindegi iyudo ka ting'o abari masindegi oting'o oting'o thumbe, masindegi oting'o gimoro amora. Iyudo ka mouse bende nitiere kanyo. Mouse en minyalo kawo tidiyo thum midwaro ikawo tidwoko duond thum piny kidawuoyo kata kokidwa wuoyo to imede malo. Tineno ka nyadendini be obedo kae kendo ne en e program koro oling' okawo picha.

Ahero tich mar limbe koda wuoth pachoka nikech en tich ma ber ahinya, kaluore gi ni tij ni miyi iwuotho en tich ma miyo kawuono iwuotho in e piny ni to okinyi in e piny machielo to orucha in e piny machielo to orucha in e piny machielo koro omiyo iwuotho kendo e seche mi iwuotho ni bende ilimo pinje, ilokori jalimbe ilimo pinje mo oriwo kendo sa moro be iidho nyaka denge, ndege ma sa moro de gi thoo kata ka pok gi idho. Omiyo iidho ndege ineno gik ma becho becho seche mi iwuotho no, omiyo kata wang'i bende koro yaore, iyudo bende paro ma opogore opogore, rieko bende kuonde mi dhiyo no iting'o riekni ma opogore opogore, osiepe be iyudo ni iloso osiepe ma opogrore opogore, ki idhiye piny mar jo wahindi iyudo osiep ni moro kono e piny mae jo china iyudo osiep ni koro iyudo ka okonyo e gik ma beyo beyo kendo gigo ma ni kata iparo ni ok nyal chal cham e gwengu iuyudo ki idhiye pinje ma oko ti iyudo ka ichamo koro tijni en tich ma omiyo ngato bedo gi ngeyo, ongeyo gik ma ng'eny, omiyo pachi paro mang'eny, kendo ing'eyo gik ma ok di ng'eyo

Tich mar customer care nitiere gi nengo kaluwre ni tijni nyakibed ng'ama chunye ler kik ibed ng'ama kun piyo piyo, kik ibed ng'ama dirore ng'ama witore. Nyakibed ng'ama chunye ni thuolo ng'ama chunye ogonyore ma kata mteja kobiro katowachoni mana ang'o marach tibolori abola inyiero kode. Kendo nyiero mikete mbele kanyo miyo luongo wateche, mteja kodonjo kata nokodwa nyieo gimoro kata nokodwa timo gimoro to nyiero misemiye gi mos misemiye kende oromo kendo miyo owinjo ka chunye oselombore kendo miyo onyieo gigo maouso. Kende tijni entiere gi nengo kaluwore ni tijni iromo gi ji mopogore opogore. Odiechieng' ka odiechieng' iromo gi dhano mopogore opogore maya kuonde mopogore opogore dhano biro koni sitgi magintiere godo kendibedo ng'ano mabedo gi paro maliw mar ng'ado riekni kendibedo ng'ama obuongone ler mariek inyalo ng'ado bang' dakika adek tiseng'ado rieko miyudo duoko mapiyo.

Tich mar uso alode, nyaka kitunguu, karot, kabich, rabolo e chiro en tich maber. Ahero tijno kaluwore ni en tich mamiyi pesa pile ka pile. Kiwuok idhi e chiro kendo idhi uso ,ok ibi duogo kokinindo kata siling' miya abich moro kata siling' aluf moro re ofukoni. Kaluwore ni dhano nyiepo pile ka pile. Ji nyaka chiem. Dhano madhi chiemo gi nyaka gichiedi. Nyaka onyiew kitunguu, nyaka onyiew nyanya, nyaka onyiew karot, nyaka onyiew oduma, nyaka onyiew oganda. Nyaka onyiew alot, koro iyudo ka en gino mamiyi pesa pile ka pile. Kasto oketi ibedo ng'at mojawore, ng'at mawuoyo, nyaking'e kiwuoyo gi customer ma, ka customer ibiro ting'e kaka iwuoyo kode, milomb customer ma customer owe nyiewo chiemb ng'ama chielo kata we nyiewo gige ng'amachielo, ma in mobi onyiew nyanya mari. Omiyi ibedo ng'ano ma chapchap, ng'ano morikni, ng'ano morikni ma ibedo gi paro moro maliw ming'eni niwero gi pesa ma kamae ma kik iwe client bende oro oteri asara ahinya, ing'e ni kauso kama tadhi yudo pesana.

Ber mawuok ka okalo kuom ingo kata dhialo odiechieng jogo ma odak gi kute mag ayaki en ni, jo go ma odak gi kute mag ayaki obedo ga ka ochare kabisa ok gi nya bedo ku ma jowetegi ma ngima nitie. Iyudo ka dhano be oluorogi ng'ato we kata ni ka ochiemo kode ka obedo bute machiegni obiro gamo kute mag ayaki to ok en kamano. Koro ijiwo gi ni gin be gin jogo ma idewo e gweng kama wadakie, gin be gin jogo ma ni gi nengo, gin be gin jogo ma ni gi luor, gin be gin jogo maoromo, gin be gin jogo ma nyalo timo dongruok, kendo imiyo fdhano ngeyo nni nitiere yore ma ki itiyo godo ti inyalo gamo kute mag ayaki ok yore ma ji paro ma ki ineno ng'ato to ok inyal kata mana mose kendo gi miyo jo go ma odak gi kute mag ayaki kao wich kuot to keto thenge to gi bedo ka ng'eyo ni gi ni en two ma nitiere mwony yath, chiem maber, nind maber, tim orako ma ber to ngima ni dhi mana mbele.

Tich mar kawo chiemo kigolo e duka kata kigole magawa titerone ji e udi oselokore bang' kinde mathin ahinya kendo miyo sani gimoroamora osebedo mayot. Kiwuok idhi e chiro ineno ka dhi e chirono manyo chiemo yiero chiemo ibi itedi kawo seche mang'eny. To kikawo simbi mar ong'we yamo tidonjogodo e mbui. Kisedonjo e mbui margi ineno jogo ma uso chiemo e mbuigo kidonjo e mbui margi tiwacho ni: an adwaro gweno, an adwaro chips an adwaro kuon gi ring'o an adwaro chae, an adwaero chapat, an adwaro mkati an adwaro ring'o an adwaro mo. adwaro gima kama. Bang' dakika kata bang' nyiriri machuok gino osechoponi modonjo iyudo ka gini oseloko ngima oganda. Kata obedo ni oseloko ngima oganda kendo omiyo oganda modhuro osebedo manyap ahinya ahinya joma mine iyudo kokotedi odak mna ni we adhi anyiew weya aor weya aor weya aor tikawo ikeloni to ytijni oselokore kendo osemiyo bende oganda modhuro oyudo tich kaluwore kod okawo odhi e magawa tokawo chiemo totero kaidwaro.

Ahero tich mar go picha kaluwre ni tich mar go picha oketo akili mar ng'ato kata paro mar ng'ato bedo maliw. Ok inyal kawo picha katikaw sim tikono nyawadu ni chung' mondo agoyi picha aah, nyaka ikone ni chung' kama, ket lweti kama, ket tiendi kama, ket wiyi kama ero nyier matin, ng'iya ket wiyi. Koro en gino mamiyo ibedo ng'ano masomo paro mar dhano. Kiyudo ka ng'ato en ng'ano mokuyo oonge gi mor ikoniya agoyi picha ero nyier ane ero tim kama ikone kama oneno ka oseyawore dichiel tochako nyiero tochako wuoyo. Seche ma igoyo picha to ikawo picha to ikano, obro bedo kaka rapar mari e higni ang'wen mabiro e higni adek mabiro, e higni apar mabiro chieng' moro ibobedo piny tichako ng'iyo picha kendo jogo magoyo picha bende pichagi ka wakanogi, wanyalo tiyokodgi kata nyithindwa bende e higni mabiro ka giyudo pichnigo gibiro puonjoregodo gik mane watimo chon magin ok gitim e kinde magidake.

Ma en od fwambo ka ma weche wuok ka biro ne jopiny ka achie ka achiel ka ka gi winje e nyakalondu ka gi nen e e wang' jowi ka moro amaora ma gi winje kata ka gi nene e simbe gi mag ong'we yamo kae ema gi wuoke ineno ka kae ni gi microphomne adek, nyidende mende nitie kae ma jo fwambo nyidendi adek , ma obedo e kombe, aroiyo orwako headphone ,ma ok orwako headpohone en en e yamo kendo owuoyo gi jo winjo ma winje e seche go to ariyo gi pod onge e yamo ineno ka gi rwako headphone gi kawo picha gi kao picha gi lalore kendo picha ni en gi gik ma opogore opogore, en gi ndiko ma opogore en gi rangi be ma opogore opogore .Koro gi lalore ka gi selalore to gi tieko gi dok e yamo ka nitiere puonj ma gi dwa ni jo winjo owinji to gi miyo jowinjo kata ka nitie penjo moro koro kata ka nitiere wach ma gi dwa ni gi twag gi jowinjo to gi dhi gi kono jowinjo. Koro ma ema lendo wuoke achiel ka achiel ka biro ne jo winjo oko.

Ber ma ng'ato ka okalo kuom wuotho en ni otimo orako e kinde ma itimo orako ni e kinde ma iwuotho fuondi mag dendi ma iwinjo ka onyosore bende ineno ka riere kendo ka ne iwinjo ki iol to iwinjo ka iyudo teko moro ka biro kendo omiyo ibedo ngano ma otegno ,ngano ma nya wuotho seche ma lach. Kendo ber ma chielo ma be itudo ka ni oganda biro ka moro achiel oganda gin kanyakla kendo gi riwore ka moro achiel,e kinde ma oganda obiro ka moro achiel kendo gi riwre ka moro achiel, paro ma opogore opogore biro kendo gi sumore rieko koro kae ema unyalo sumoru e rieko uromo gi joweteni ma kuonde ma boyo ma boyo kendo ubedo piny to uromo ka moro achiel to uloso osiepe kendo uriworu .Koro wuoth en gi ma ber kabbisa en achiel kuom miyo mar miyo ng'ato dago ngima ma bor kendo ngima mar aming'a kendo ngima ma kare, seche ma iwuotho no omiyo itiegori kendo jalo ma otegno.

weche manitiere gi nengo kae en ni ma gi gin mbui mbui ma oganda donje ki isedonje ti ineno tuke ma opogore opogore, ineno gigo ma dhi nyime ma opogore opogore, ka wachalko gi achielo ma en mbui mar wang bukkata facebook, facebook en mbui ma idhi to iyudori gi osiepegi ma ne useromo godo vchon kande ichako iyudo gi e facebook, iromo gi dhano ma opogore opogore ma oa e tunge piny wantiere gi mbui mar twitter bende kanyio, wantiere gi mbui mar youtube, mbui mar instagram bende nitiere kanyo, mbui mar tiktok mi idhie imiele idhiye to imile to uketo wende, wende mana ma chieko chieko wantiere gi mbui kanyo mar telegram mi inyalo dhiye ti u chat e uororu message. Wantiere bende gi mbui mar whatsApp whatsApp ema ji mang'eny tiyo go, inyalo goche ne ng'ama nitiere e piny maoko ka okalo whatsApp, inyalo oro message, inyalo timo gi moro amora.